En minutioni ngunon kebore mogo, mogo ni ngunon komine konyil oeng mii mogo be tenden ii Ako mii mogo netindo che neryotin kouu ngunon mogo Nii ko ne oo ngunon mogo Nii. Mogo ngunon kimuche ngunon kebol en imbar akewai after ko kakewai mogo Nii kimuche kemaa sigengaita beek kechoben tuguk che uu rogorik sigotoret en logok ngunon mogo kocheru bushek che kimen che motindoi chemicals alak tugul en minutik.